Ee ilepunye teknolojia dupoto tenkisuma amuu, ore tanakata etaa ketumoki inkera pookin, ainotoki aisumata eimu entoki naji apps enkisuma, ashu ismui. Mekure alasima pe igerisho enkerai, mekure alasima pe inap ibukui pookin, amu iidim ake aing'ura tesimu, niisum entoki duo nikisumaki tesukuul, aitoki aitayiolo keon saidi.

Eitanyamala oleng neisulaki ilaramat loota inchambai looiremito endaa amu etang'asa asha penyo neunisho olorere ore eton meeta enetabayie ina daa nedung'o enchan neeku eetaa tenekata olairemok endaa natii ilchambai neeku kepuo hasara amu meekure etii enchan naitosha ina daa peeku tayari.

Ore tenematumoki airiamai pokirare ashu pokira uni neitegemea ajo kaja naa kaing'or ajo kaa naata araka oleng kaa nayieu eyatata earaka esiokinoto naa kang'as aitulusoo ina ore ake pee aidip nashukokino enaduu naasita

Ore tenduata aai kaidim atipika biashara, biashara nayiolo ajo ore kila mwisho ewiki ashu kila mwisho olapa kaata mpisai naajing account ore eas nejei neeku kagira aponaa kuna ropiyiani aainei kaagira kuna pesai aayaki kulie pesai tonkoitoi napaasha eimu biashara.

Ekaliki olopeny olduka naikilikwan ajoki, ekiidim atudung'oki kuna pisai ina bei nimirita amu maata mpisai nabaikibina shumbi? Ore peyie ejo metumoki atudung'o, naikilikwan tenaa keeta enkiti nabaiki nena pisai naata.

Ekabol ekaont napaashari naa ore impisai napik Ina akaont naa noobaa ake etaisere kapik ake nayiolou ajo ore orkekun oje naa kalotu Kenyaa aitau Kuna pisai naitapaash o kaont napik empisai naanare naitumia kila enkolong'.

Eee kelikini ake iltung'anak aajoki ore ake peeidol oltung'ani oorita ing'wesin entim neisulaki ilcharkukin amu ninche ootie inashoto naing'uaa nanu naa kenare nelo oltung'ani aliku chief ashuu oltasat lorkijiji pee etumokini aatudumaki erishata esheria.

Ekejo sirkali peeitaa kiti enkinasata oo mpesai esirkali ore sii enkae kejo pee meitokini airony kulo tung'anak lopoito aing'oru isiatin amu tinijio alo ore ele tung'anak linkira aishugulikiya nikintalaku impisai kumok alang inaduo naifaa nikintalaku sirkali.

Keidim ele omoni atudumunye nelo sipitaki kewon ore pee ebaya sipitali nelo aduare endakitari neikilikuan ajoki kamaa kaji etiu embaare oonkera tenewueji kanu oshi iyatata osindano loonkera kanu oshi iyatata clinic oonkera ore sii enkae Keidim olelatia lenye ajoki kaji oshi eikunari embaare oonkera tena murua.

Anyor ainyang'u intokiti tolduka sapuk amu nabo, ore eninyang'u intokiti tolduka sapuk nisul ing'ira aiyang'u intokiti sapuki terishata nabo kelelek impisai. Ore sii enkai, kore teleduka sapuk, kaidim anoto pooki toki nayeu. Naa ore olduka kiti, elelek naa ore taata metii entoki naje.

Kayakikisha ajo ore naaji ntoo maishoi enkitaanyanyukoto e nd`aa. Kayakikisha ajo ore endaa nayier naa enaitosha ake olmarei, metaa metiii enalekunye nikintoki aibukoo. Amu ore teni bukoo keitodolu ajo ore taisere intoki ayier enkae nibukoo niaku kesioki aishunye.

Kitegemea amu, ketii lapaitin laa kisapuk oloirobi tenkaraki enkijape arashu tenkaraki enterit naa ore lelo apaitin kepuo iltunganak kumok oleng naa ilo nkatitin kumok ala aduare oldakitari ambaka ninchiu . netii lapaitin laa kitiring`a basi neku elelek ninye aa ore too lapaitin oongwan ashu imiet itu aikata ingil alo aduare oldakitari

Ore engolikinoto nadol nanu ajo kisapuk naa kidingayu oshi ine wueji e ecitizen oleng , naa ore ake enakata naidinga meboloyu, ijo ake abol nilaikino , ore sii enkae keku keasita esiaai akiti oleng, neku kitumitiki oltungani oleng ,netii enkae kata naa measisho mashinini pi! ore ena saa nemeasisho mashinini ,meeta enias ,iton ake ompaka kenya orkekun oitokini aitobir pishukunyie alotu aas enapa toki niyieu nias.

Ore ene dukuya naa enkipande ino ashu passport oltung`ani laa passport egira aitumia, ore sii enkae naa enkardasi e KRA. Netii sii nkulie benkii naipotu empisha ino e passport.

Peyie kiliki oldakitari biotisho ino enayia ,nikiliki enilo aitobiraa teningor kewon ,teningor osesen lino ,teningor biotisho ino, ndaikin ninya ,ndaikin nipal ,ore sii enkae ketii moyiaritin naaa mesioki aitodolu tosesen kake tenilo mikimpimo oldakitari naa elelek esiokini aasaru eton eitu epuo eniaado.

Kenare pee kintaariyian oldakitari eninko teneirrip biotisho ino ashu osesen lino. Nd`aiki ninyia o nd`aiki nemenare ninyia, ore sii enkae ketii moyiaritin naa mesioki oshi aitodolu too sesen kake tenilo mikimpimo oldakitari naa elelek esiokini aasaru eton eitu epuo eniado.

Ijing ake account ee ezitizen aaa nias entoki naji scan irkimojik linonok peeyiolouni tenaa keyie ashuu likae tung'ani ore sii enkae i scan sii empisha ino enkomom ore ake peindip niriwaa.

Kairorie olamirani, nainosaki ajoki, tapasali tudung'okoki enkiti toki. Tudung'okoki amu, eton aata enkae toki nayieu nalo aing'oru, na magira kuna pisai abaki. Nairorie omatoning'unoto, maatudung'oki enkiti toki.

Kaaimayie ake aing'or ajo kakwa siatin esirkali natii ine wueji kakwa aidim atudupore ,ore sii enkai toki sapuk naing'urayie naa aing'urayie bei oonkajijik nena naaji ine affordable housing.

Kajoki ilainyang'ani, kelelek bei enkinyang'unoto ele aini. Ore si enkae, keeta ele aini le airtel netwak tepooki wueji. Nemetaa meeta ewueji nilo nijo, kaibelekeny amu meeta netwak. Ore si enkae,

Kaimayie ake aingor ajo kakwa siatin e sirkali natii ine wueji ,kakwa aidim atudupore ore sii enkai toki sapuk apa naingurayie naa kaingurayie bei oonkajijik nena naji ine affordable housing.

Kalo olduka aata enkipande aai, najoki olopeny olduka aatupuroyioki esimu kake kayieu naitang'ejuk olaini lai nedumu ninye enkipande aai neing'uraa naa neitaas entoki naji replacement arashuu aitang'ejuk olapake aini.

Ekinyia ake ilomon najoki matejo te nkitanyaanyukoto keji ele shore lai Lemayian. Najoki Lemayian ore ntarikini isiet olapa le miet kaata emasho tiang naa aitoomono oleng.

Kangas ahakikisha ajo atipika mpisai esimu ,naitoki ajing account e ecitizen nalo em`bata erubata ecs)(DCI nain`go najo ena palai oorpolisi ayieu ,neeta code nairiwakini esimu ai paalak enaduoo pisai te mpesa ai.

Aiteleliaka amu mekure apa Ituraa enkata alo aowosh irkererin toonkopisini esirkali aing'oru inkardasini ashuu isiatin naa kaidim anoto tiakaunt e ezitizen ore sii enkae kaidim nanu aing'oru ataasa application tewuuji nebaanaa enatii amu kaidim ataasa tesimuaai.

Enkiti rubata ake eitanyamal amu ore entoki sapuk nanu nayiolo ajo kainyioo ayieu nainyang`u naa nanu nayiolo ajo kebaa mpisai naata ,naa kainyioo ebaiki . ore sii enkae aa kalo nanu olduka openy nalo aingor ajo kainyioo nalelek naa kainyioo nagol .